eh, ore enaiko tenaisum oltung'ani peeyioloun enasiai naa lasima pang'as aliki tenaa ke namba oltung'ani epik iropiyani ashu keeta paybill napiki kuna ropiyiani ore piidip atayiolo naliki inkoitoi naasuj naijo ore naaji matejo tenaa esimu epikita iropiyiani nidayol *334# nipik enedukuya nepik nena amba esimu nirriwaa iropiyiani.

Eeeh kaidim nalimu ajo kanyioo nagira aasa tene amu adoolta ena tasat ee nadolita enkima nadolita enyoongo naa ore ena tasat naa impooshok eitelekio enkima ashua orkeseri neeku ninche egiraa aing'uraa etii enkima neeku kaidim najo ore entoki nagira aasa tene naa eyierare mpooshok eyieritai tene ashuu orkeseri naayierita entasat.

eeh kaidim nalimu ajo kanyio nagiea aasa tene amu kadolta entasat eh, nadolita enkima nadolita enyongo naa ore ena tasat naa impooshoki itelekioo enkima ashu orkeseri neeku ninche egira aing'uraa etii enkima neeku kaidim najo ore entoki nagira aasa tene naa eyiarare impooshok eyieritae tene ashu orkeseri naayierita entasat.

uh, enetipat ena baye temurua ang amu ore kuna huduma centres kegira aisaidia iltung'anak toonkoitoi napaashipasha ore enkoitoi edukuya kisho oltung'ani ming'oru eh birth certificates oonkera kuna tokitin einoto nisho ming'oru enkadi e clinic e NHIF ashu SHA naa kisho sii oltung'ani ming'oru uh, ntokitin naijo KRA pin uh, NSSF uh, wenkipande dii ninye amu ekisaidia neeku naa.

uh, enetipat ena baye temurua ang amu ore eh, kuna huduma centres kegira aisaidia iltung'anak toonkoitoi naapashipasha ore enkoitoi edukuya kisho oltung'ani ming'oru uh, birth certificates oonkera kuna tokitin einoto nisho ming'oru nisho ming'oru enkadi e clinic e NHIF ashu SHA naa kisho sii oltung'ani ming'oru intokitin naijo KRA pin uh NSSF wenkipande dii ninye amu kisaidia neeku naa.

eh, ore entoki nalotu indamunot ainei tenadol ena naa eh, ore oltung'ani lena garri oitasheyieki naa kegira ilopisaani oitasheki orbaribarani uh le NTSA aing'uraa tenaa keeta ele tung'ani impala eh, ereware oongarrin uh, driving license amu kadolta ele tung'ani ishopito uh, ina kila ina siai.

Eeh, ore enang'as ajoki orkitok lai aa teneeku atabayie naakang'as aelezaki ashuu aliki entoki naiboo peitu aeku ,ajoki aa ore duo torbaribara niki shuudia aa jam oongarin torbaribara kumok oleng neeku aa inatoki duo naiboo eitu alotu aa jam torbaribara ashua enkiding'a oongarin duo naiboo.

eeh kaidim atolimu ajo kanyio nagira aasa tene amu uh kadolita oltung'ani otii atua olchamba eh ore ele shamba naa keuno uh indaikin napashipasha naa ore nanu indaiki nadolita tenewueji naa kadolta irkikua ouno tendalo edukuya nadolta uh irnyanya ouno tendalo edukuya nadolita uh irnyanya ouno tenkalo ele tung'ani otii ena pisha neeku kadolta nanu ajo eunore ondaikin napashipasha nagira aasa tene amu kadolita irnyanya nadolita irkikua.

eh, enetipat ena baye temurua ang amu uh, ore kuna lukunguni naa embaye etipat tenifuga intokitin naijo kuna amu ore enedukuya ore ilukunguni naa ekincho irmosorr naa wore irmosorr naa endaa ashu proteins naa keyieu sininche osesen enetipat sii uh enabaye amu ore piimirr kuna tokiting neekincho iropiyiani naaku kajo naaji nanu nejia.

uh, ore enduata ai tenenyorra iltung'anak oosita esiai tewueji nebo naa eh, kajo nanu ore ina naa keshet uh, environment e lelo tung'anak oosita esiai tine wueji amu ore ake peening'o iltung'anak os esiai muj tenebo naa kidim ataas kulie tokitin ake nemenesiai tenebo amu kening'o naa.

uh, ore enduata ai tenenyorra iltung'anak te oosita esiai tewueji nebo naa eh, kajo nanu ore ina naa keshet uh environment elelo tung'anak oosita esiai tinewueji amu ore ake peening'o iltung'anak oos esiai muj tenebo naa kidim ataas kulie tokitin ake nemenesiai tenebo amu kening'o naa.

eh, kaidim atolimu ajo kanyio nagira aasa tene amu kadolita oltung'ani oibung'ita bibilia neeku kajo nanu uh, ore ele tung'ani naa ormumai egirae ainosie keeta esiai naishooki ele tung'ani ashu keeta olorika oishooki neeku kegirae ainosie ormumai peelo aiteru esiai enye.

uh, ore prince indah naa enkaranyani ena uh, naing'ua uh, siaya county neeku ore emurua naing'ua ena aranyani naji prince indah naa siaya county ing'ua idiakop oljaluo neeku eh, kajo nanu ore emurua naing'ua naa siaya county.

eh, ore entoki nalotu indamunot ainei tenadol ena naa kajo nanu uh entumo ena naata orais oltung'anak lenyenak ashu kulo mawaziritenkarake uh keeta entoki naaji najo peeliki neeku kajo nanu naa entumo nagira orais aibung ashu uh ang'arie kulo tung'anak lenyenak uh mawaziri.

uh, keetae uh inkooitoi napashipaasha nainosie oltung'ani enaisho olotorok ore enedukuya naa keng'as anya uh tenkijiko ake nanya ake nejia ore sii enkae naa kaidim atipika shai naing'oling'olaki naa wore enkae kaidip, kaidim napik uh kule enkikombe napik naa naitoki aing'oling'olaki naidim sii napik indaiki napaashipasha uh irmatunda naa napik sii emukate.

eh, ore entoki nalotu indamunot ainei tenadol ena naa uh pause naa entumo naibung'a kulo tung'anak naa irmalimuni kulo entumo ormalimuni natoosho eimaki naji matejo perfomance oonkera tesukul ashu kaji iko piilepunyie perfomance oonkera tesukul neeku uh, irmalimuni le office kulo ashu office staff nanotito irmalimuni aatumo niguana ekeeta naaji embaye nagira aimaki matejo naaji perfomance oonkera kaji iko piilepunyie.

Ore iltung'anak ootayioloki oodala empira oonkejek yiolot oleng tolosho le kenya naa ketii olaiguranani oni Michael Olunga ee ore erishata natoyioleki ele aiguranani naa peyielo aiguranaki entiim olosho loonkeresa naji Tottenham hot spurs ashuu spurs.